Chepkondokab sokoni komii sikonyor chito en oratumwek chechang kochang nia korong netai komiii kwoldo chito ngoi ingwek komii kabachek mii sukuma mii pandek yon miten ngwek, miten marakwek ndenguk psogik konyor chito rabishek. Akot Koraa ko imuch kwalda chito igoroik ko oret kokeny age nenyorunen chito chepkondok, amelelen kole igoroik kokeny mii kwenik yon kokeny mii kwenik yon kokeny koboto kwenik yon komiten komiten tukuk chekiboishen kot kokeny ko oret age neinyorune chito rabishek .

Ukimwi kikoik kit neu nia en soboni kwanza kit netai kikinyalili bik Chon motindoi bik Chon motindoi bik chomotindoi rabishek amun komomii rabishek korong komii kerichek yun moche chito ko ko kwalen kerichek kii moche kwalen chakula sasa kikooik kokoin bkikoim bik nia momiten rabishek momiii chakula yuu kokonu konyali bik Chon motindoi rabishek komeitos bik chechang amun sirkalit mokonu rabishek chekeboishen. Kikoik ui nia kwanza sanasana kochome bik Chon mii ngweny kabisa chon nyolildis cho maboishe momii chakula momii nee tukun chemge ochei.

Korong netai much koyotyin gee chito biasharanyin mungaret tii much kwalda ingoroik kii, kwalda ingwek kii, pandek maragwek ko oret age non neimuch inyoru chito rabishek kokenyi ko imuch iade , ialde kwenik kii ialde akot ialde sendeti ipotishe ikol ingwek, ioldochine, ildechine tukuk kab imbar irib tugaa oratumwek choton chechang cheimuch inyorunen chito rabishek, komii kokeny komiten kaletetab sumek oret age non nenyoru nenyorunen chito rabishek, kochob chito siok, koyat chito hotelishek ialde mandazi, tukun tukun chechang ko oret age non nebunu rabishek en soboni.